En ireyu okere ole tuguchu mi yuu ko pilipilik chon biriren ago koen, pilipilik komii en koterter terter kotiengee ole kimichin ak ole yobuu ak kotiengee kolee bilbliot oinon koraa noton ne kakimin. En ireyu ogere pilipilichu ko motochome kot missing amun moonyin, moonyin amun itiboishen konyoluu indee chechang asigai kochom chochome soiti en pilipilik ko agee ne tindoo calait nebo turungiot ko noton anyun ne anyiny kot missing ako migin lakini kim kot missin, piliplik ko karan en borto kot missing amun toreti borto ko kokimit, ikimitee borto akoter mionwek, koraa pilipilik kotoretii kobirok mwanik en borto anan yon keomishe kobire omitwokik komie asikopit ko ko mewiren yon keomishe. Koron kot missing amun akot en chii ne nerat ko toretii kobir mwanik en borto ako toret kokimit ak kwendot kot missing

En ireyu ogere ole chi nemoi koyay anan nemoi kocheng imbaret kobun soet, chang tugug kot missing che nyolu iyay asicheng imbaret kobun soet en emoni bo Kenya en ireyu imuche iboishen soet anan kompunit noton nebo ARDISASA nemii en emoni bo Kenya. Siboishen soaniton ii konyoluu ichob konorutiet en yuton ko keboishen konutigug ii ak kii agetugul nebuchin ko ii chi agetugul nebo Kenya. En ireyu komii tugug che nyoluu itindoi asichob anan asicheng kou niton imbaret ne imokyinigee, nyoluu itindoi nambait ab kibandet noton ne nengung ago nekisirun serikalit kolee nenguget koraa nyoluu itindoi nambait noton nebo bik cheyumii aisirutiet en emoni bo Kenya asikopit ko kosirun ako gonon tugug tugul chemokyigee asikopit inam mbara noton koraa nyoluu itindoi tugug choton che kisoinenii sikenai kelee nengung

En Iman nii ko kokochanga kombunishek choton che chobe simoishek choton chebo kasari ako terter kimpunishek chuton kotiyen gee ele choptoo simoishek kwak kii ak ole kojindoo kastomaek kwak Koraa simoishek choton kotiyengee ole chomdoo kastomaek choton simoishek. Kokochamga amun kachanga Koraa bik en emoni bo Kenya, simoit nochome kot missing ko noton nekebore nebo kompunit nekibore iPhone amun Karan kot missing simoit nii tinyee ripset nemii barak kot simoit nii momuche kochop chii abokoboishen komomii anan komende kit numbaishek choton chekiyoten simoit noton amunee ochome simoit niton ako kararan kot missing. Kararan simoit nii Koraa amun pire pichainik choton chekororon kot missing ako imuche kokonor pichainik che Chang komobek konorua noton nekindo pichainik.

En kasari ko chang kampunisiek kot missing chekikochop rapinik chechang kotiengei kele boisien mbaronok onchon, ana boisien nee en mbaronok choton sikochob rapinik choton. Kampunisiek chechang kotiengei mbaronok atkai tugul en tuguk chechobe kou kampunit netaa ko neoldoo mbaronok en emoni bo Kenya ko tiengei mbaronok sikobit kotestai mung'aretnywan akonam komie. Kora komii biik alak cheboisien mbaronok kotesentaa mung'aretnywan kou biik choton cheboisien minutik asikobit koalda koaldechi biik en emoni akosich chepkondok choton cheyomotin. Kampunit nongen noton nenome chepkondok chechang ko kampunit noton nebo chego ak kampunit noton nebo chaik en emoni amun kikomin biik chechang chaik en emoni ako noton any netaa kotestaa en emoniton

Ngamun chang kora benkisiek en taoninyon anan en olinyon ii, komi choton che iyonotin ako kikoyan piikab ole ami, kole karan ako konu tukukchwak anan rabiinikchwak en komie ak en chongindo olon kakisom, kora ko karan zaidi ngokimit benkit noton ako kimit ak piik chebo oloton asikobit konaak ako cham pichu, piik ii kochome kotoret anan kocheng benkit noton ne chome kotienkei olekasamdo ichek rabiisiek en benkinoton ak ole ikochindoi en betusiek che choton, kouyon kasom chito ne yae ngalekab minutik anan neminse, komuchi kosom noton sikwale minutik anan kwalen mbolea en oloton ang tun kowekta yekabit kosich rabiinik choton. Ko en ireu, ko benkit noton ne yanat kot mising ko noton nekikuren Kenya comercial Bank amun chamat kot mising ako tindoi elenekityin ak chi tugul en oliton.

En kokwet kochang kot miising tuguk che onee ripset ab poorto, en kokwet kotiengee kole chii noton nemii kokwet ko ngoo ak choronokguk en kokwet ko ngoo, at kai tugul ko tindoo chitugul ole riptoo poorto nyiin ago ngo tuguk che oome ak ngot ole wendote koribe poortonyin at kai tugul noton ii ki netai ne konuu ripset ab poorto en kokwet ko tuguk cheomee anan omitwogik cheome komuche kooon ripset ab poorto, kot ko chito neyoe kasit nemii barak komuche kwomee omitwokik chemii mwanik chechang ago noton ko maharani mising en poorto amun imuche koreek myoondo noton nebo anan negigureen cancer ago magaran kot miising ibeten biik sobeet en kenyisiek chetuten kot mising.

En iman ii kigocham biik che chang kotil koroi kibore credit card anan kadit noton negindoo rapisyek olon ketembean olegeweendii anan olemii, koroiton ii kigotoret biik kot mising amun ma lazima iwee pengit noton neginde rabinik sigobiit icheruu rabinik guuk ak iboisien, pause ochome kot mising koroiton ago kigiiyan kora kole nyolu kochob chii cadit niton amun toretii at kai tugul agot ndo rorun rabinik imuche iboisien, ngandan tindo kororindo cadit niton koraa, ko samis koraa anan tundo tuguk choton chemogororon amun imuche chii kochorenin rabinik en cadit niton ndonome anan agot ndo tuguk chegogisirji cadit niton ak kosir komuche kocher rabinik en cadit niton komenai

Kit nenyone metinyun ndoker kii okere ole nonii ko kit nebo konetishet ne ikochi bik konai kororonindo nebo tukuk chuton anan tukuk chekokile kimuche keyai en yuton amun okere ole kokile makaran noton kechob makaa anan kechob makaa kobore kororonindap ngweny. Inente bichutok akobo ole kiboishoito ak tukuk chekiboishen en boishoniton sikopit kekirinda koroiton amasipit kobar emet, Karan kot missing boishoni amun imuche kunai bik kit nekiyoe yon kabit kit neu niton nii akotoret ichek en kosishek cheterter nkonyor ngemutyo niton ako karanit emet.

En ireyu anan en pichait ni okere ole mi sitishek anan mii ngoroik chekakimaa en ireyu akomii tuguk chekakinamen sikobit komobutyo yan kakimaa. Kora okere ole en batai ireyu komii wolit noton nekokinde sigengeit barak nebo stimet asikobit kokimit ripset en ireyu. Kit netaa nochome en ireyu ko ngoroik chuton chekakimaa en ireyu chelelach kot missing, iboru kole mi tililindab barak koiton ako tililen bichu atkai tugul amun machitugul nemuche koboisien tuguk chelelach ama murekitun. Kora achome kot missing sigengeit nekokinde barak en inatuni sikobit koter biik chemonyolunot kobwa oliton akotes ripset ab kot en oliton amabwa biik chemonyolunotin en oliton ako netaa kit nenyolu keyai en yuton

Eng ereyu akere ale chechu ko nyelebushek chetuen ak miten eng korichwa ako kapur kochang'a kot mising. Terter korotwechuton anan terter tuguk chebwone metinyu nkaker nyelebushek amun nyelebushek ko en kasarta chechang anan en kasarta neterter kochome kobwone tukuhu olon karopon, olonmimi ropta ko motokikere mising amun mamuchi kosop ama beek ako tukuchuton komi komenkech mising akominye eng korichuton chukwaket. En ereyu akere nyelebushechu ale tuen lakini nyelebushek chongen saiti ko tam kolelach ko muchi ko nyelebushechu ko chekiboe chito asikobit kosiken rapinik amun en tuguk cheterter kora kot mising.

En ireyu ogere chi nekorom ak neut tugug chebure kouu marurek che kakiseken anan ko mobek che kakiseken komie. Kanam chichi en ieuninyin asikobor kole chechu ko amitwokik choton chebo teta che kogochobok kot missing kararan en teta kot kwam teta chuton. En ireyu ogere ole chechuton ko moshinit sikechob anan si kesen marurek chuton asi kigoin tua ago Karan koraa yon kokugochu tuga choton che kigee asi kogon chego choton che kororon kot missing ago chechang. Momuche chi agetugul boisho niton amun kalii kot missing boisioni keyay ago tiengee kelee tua ata che tindoi asikopit ichobji kouu niton

En ireyuu okere ole bik chekotonoso ako bik cheterter, miten chii noti ne okere nekailach koroisit neboru kole imuche ko polishot noton neribe tyonkik chuton chebo tumin. Koraa okere kwonyoton nimii tai, imuche ko chii anan kondoindet nekonyo ireyuu sikopit koker boishoni kotestai. Koraa komiten chi nemii taban nekailach tukuk choton chebo keny anan chebo kimila che imuche kochoton ko chebo ana ko cheloche masaek kot missing, ako iboru kele yoe boishoni en chametabgee. Koraa ko toku kele en ireyuu komii koboe beliondoni ako toku kele beliondoni kotokomingin kot missing imuche komotindo kamet asikopit keboe ak tukuk chuton , kararan kot missing boishoni en emoni bo Kenya amun toreti kotakochanga tyonkik chuton ak kokur bik chechang konyokokerchigee ak kokon rabinik chechang. Bik choton cheimuche kou kiplelachek yon kabwa nyokokere ko Karan kot missing ako kikiyan kou noton.

En ireyuu okere ole Chang kot missing tukuk choton chebo komonut en oliton, pichaini okere ole Chang ketik kot missing toku kele oliton koo nyoru ropta neo amun Chang ketit ako Karan noton nebo oeng okere ole miten postishek ab stimet oliton ako toku kele koroniton nii anan kokwoni konyoru stimet neyamat. Ndiyai kouniton nii anan inyoruu stimet tii komuche kolabaa korenguny ak kotilil kot missing amun imuche iboishen stimet atgai tukul yon iyoe kasit imuche yon iyoe anan yoni swoche tukuk imuche iboishen koroito noton neswokin tukuk twaa. Koraa ko korom ketik kot missing amun itilile koristo noton nekiboishen en kila ak kila ak ko Karan kokon uronok en biut. Ako ketik Koraa komuche keboishen en komoswek en ortinwek cheterter keteche korik ak en tukuk alak chechang.

Koroiton okere en yuu ko Chang kot missing cherutik chekirakas ako terter kotiyen gee chii agetukul netindo koroi ak boishet nemoi koita ak ele miten amun koroiton Nii komuche koyai tukuk cheterter kotiyen gee Ile imoktoi. Netai okere ole koroi ko kit noton nemuche kinde beek asikiiune eut olon Mii olebo bii , Koraa kimuche ot kinde beek sikeboishen en kot keyote kou tapit ak kesiche beek ak kindo yon kakimuch beek inde asiboishen . Nebo oeng koraa kimuche sikindoo tukuk choton cheome teta anan ko choton chon koichop yon imoche ichopji teta, imuch inde yuton nii ak ibakakte sikopit konunuo ak kokoronekitun korun ikoinii teta. Koraa koroiton nii kimuche kinde tukuk ko tukuk che ko chekuk chememoi koker chii anan ko tukuk choton chebo maana ak under taban ak iboishen oleimoktoi inyeken.

Koroiton okere en yuu kochang kot mising kerutik chekirakas ak ko terter kotieng'e chii aketukul netindo koroi boishet nemoe koita anan elemiten amun koroiton komuche koyai tukuk cheterter kotieng'e olemoktoi, netaa okere olee koroi ko kiit noton nekimuche kinde beek asikiunen eut olon mii olekabit, kora kimuche kinde beek sikeboishen en koo keyote kou tabit ak kesiche beek ak kindoo yoon kakimach beek indee asiboishen, nebo oeng kora kimuche kora sikindo tukuk choton cheome tetaa ana ko choton chon koichob chon imoe ichopchi teta imuche inde yuton ak ibakakte sikobit konunuo ak kokoronekitu yoon ikoini teta, kora koroiton kimuche kinde tukuk ko tukuk che ko cheuu chememoe koker chii anan ko tukuk choton chebo maana ak inde taban ak iboishen olemoktoi inyeken.

Boishoni bo chobet tab makaa ko boishet nekorom kot missing ako boishet neibe kasarta neo asikochobok nyolu ko chito nechobe makaa chuton nii ko chito nengom kot missing ako nekikoyoe kasinii. Koraa boishoni komoi tukuk cheterter asikopit kochobok kou niton amun nyolu komii tukuk choton cheu pankok kii, nyolu komii mokombonok choton asikopit keboishen ketemen to ole kindo makaa chuton amun yon kichobe makaa chuton nii kebole yoton keringet ele kindo ketit asikilolchi en ngweny konyolu kobois mokombet ak panget koraa. Boishoniton nii komoi ngomnotet noton nebo chito neo amun nyolu kongen kole ole kiboishoito kasit niton nii nyolu kerib saishek tukuk ikerkere asikopit komochut koroisti ako somisekitum , nyolu Koraa konget kole nyolu kinde ngungunyek chetyana ketuchen korotwek chuton asikopit komololyo akosomisekitum Koraa.

Boisioni ana boisiet nokere en ireyu okere ole mi biik ang'wanu en yuu chetortoreni bandek ana bore bandek kotiengei moshinit nikiboisien en ireyu momukokse nee kotok inee komie kele bandek chekatartarenak chon ana bandek chekomong kokoron kot missing amun ngeker en ireyu ko mashinit ni kotindoo olekindoo kit nekindoo tuguk en barak akomong'unen lekem yon kotok kele mii tuguk chekebore en yuton. Boisioni kobo komonut amun bose bose kasarta nekiboisien kebore bandek chekokiib komii mbar amun chokyin moshinit ni kot missing en borset ak kochokyi kasit niton. Kora abwote ole chang bandek chemii oliton olikorenywan ih chemoe moshinit neu niton asikeboisien keboren bandek chuton akotoret kot missing meng'ik ak biik chemine bandek en oliton

En ireyu okere ole inoni kotiondo noton nebo barit anan ko tiondo noton kimuche kekuren njiryot lakini biik choton chebo emoni bo Kenya komotochome koam kot missing njiryot ndoni amun moyoni kole kararan icheket. Biik choton cheome njiryot ndoni kot missing ko choton ko kiplelachek amun icheket chengen kochop njiryot ndoni komie ako akoam en onyinyindo nemii barak kot missing. Njiryot ndoni yon wendii en beek kotogu kele kibur en itondap kecheiyat akotindoo kelyek choton chechule akobur en itondap kecheiyat kounoton. Kora ndoker okere ole ngonam biik njiryot ndoniton konomdogee biik kot missing ngokanamin makatet amun tindoo kelyek chuton chuchang ako ngot konomchingee komochunden en nyumnyumindo

Chang tukuk kot missing chebwone metinyu ndoker kouniton amun chang tukuk chemii en yuton, netai okere chepyosaniton nikobur en ireyuu ko en tabanunyin komiten lokoek chekakiyum en taban kotok keloe mii tukuk chekamam en eut Koraa korongit kit noton nemii ngwony yono. Koraa okere ole mii chii nekobur en tabanunyin akotoku kele chepkamatut nii komii kasit neyoe akobo komonut en Inendet, inokere lokoek chuu mii taban en inendet kobwotwon komosto noton neboo barit en emoni bo Kenya, ele kinyorunen tukuchu en chongindo ako rurtos kot missing. Inkoker lokoek chuton komotochome kot missing amun uen lokoek chuton keyat ako en kerundonyun komoto onyin lokoek chuu ikiam. Koraa ole koburyo chepkamatuni okere ole kobur en tekisto nemii barak amun maaketukul netot koyai kouni kou lokok ab kasari.

Tesetab tai ak pandap tai neomuche okere en koroi ko Chang kot missing amun terter korotwek chuton ole kikichopto kotiyengee chii agetukul nekacham nenyinet, koroi ko yon kichobe omitwokik ana yon iboishen chii agetukul kotindoi bolet nemii barak yon ichoben omitwokik. Koraa yon ichoben omitwokik komuche kolal soiti patit niton nikikichoben en taban taban bokoetyi maat nemuche kobelin ko kit anan tesetab tai neomo okere en koroi konyolu kochop nemakipatit anan kochop oteponi nemokipatit kochoben iih koita noton nekaran nemonome maat koraa nyolu koisto bolet en koroi nemuche kila kokasis komie. Koroi Kobo komonut kot missing lakini nyolu kebos beit noton nebo koroi yon kiole sikopit kotestai akoboishen bik chechang koroiton.